Keji enadaa pilau, nateyierieki enkiring'o, ormushele, enkitunkuu, irnyanya, o viungo naa pilau masala, o saumu. Na kenyai enadaa, aitushulaki mboga, ashu inya ake ainosie or parachichi, ashu inya ake etiu nejia. Tenkijiko o saani. Idim ainosa enadaa dama, endaa edama, ashu inya endaa ekewarie etaa tonteipai etaa kepoitoi airura.

Kainyang'u tosokoni kitunkuu, carrot, kitunkuu saumu, kitunkuu obenek o dania. Nayau ang', nalotu naiteleki emoti, nayier kitunkuu, enoshi kitunkuu napurupurana nado, tenkima, napik eilata, nayier tenkiti takata. Naitoki apik kitunkuu saumu ,ore peeku kegira apuo aoku, napik kitunkuu obenek, ore peeku egira aoku, napik carrot ,naisho eyiara tenkiti rishata napik enkare. Ore paidip atipika enkare, naanyu metang'asa ayiara tenkiti kata, napik dania. Ore papik dania, naitayu terishata nemeedo oleng. Amu kore ena supu, na kidim oltung'ani omoi atooko, atookie emukate, ashu eok ake ikununo nejia amu sidai toloik.

Kore intilai ositima, naa kesidain. Amuu, meyieu naa oltung'ani neeta enkarriyiano, erewata ontilai oshiake. Keyieu ake ele tung'ani, nidimayu nai, nidim atodua, eneishaakino niirony, neutakini, ne eneutakini oltung'ani erewata entila ositima, neleleku esiai enye amu keeku kuna wuejiting ake irony, ore pidip aironya, nikiya ewueji naba enaa eniyieu neeku aiutaa aitaa ena tila, ewueji naba eniyieu nilo. Neeku kadol nanu ajo, kidimayu nitumia oltung'ani lemeyiolo aterewa intilai noshi ewoshiake, aterewa neesishore ntilai ositima tenkaraki naa ena naa, meyieu entila ositima naa iyie naitoki airony, aitoki aroro areuareu dukuya, kake irony ake ewueji nidim ake aironya, nikiya ewueji naba enaa eniyieu nilo.

ore olosho le omabay, naa olosho lotii ebata oloirag lenkare loji, lake victoria. netii moyiaritin kumok naaya nkera. kake ena naaya tesapuko oleng. emoyian naji, malaria nayau enkojingani, tenkaraki natiii kulo tunganak ebata enkare. neetae emoyian naji bilharzia emoyian nayau entoki bacteria nashuma tiatua enkare. eetae emoyian naji cholera naa elototo enkoshoke welaunoto enkare tosese. neetae emoyian oo ntudui tenkaraki nkariak sapukin nairagaa teina kop. neetae sii keeya naye nkera te euuni tenkaraki nalauni, iwuejitin sidain oosipitalini, ashu nayau intasati ebaata esipitali eton egira aapuonu aaisho.

Ketii ele tung'ani ewueji uh olduka sapuk yioloti anaa supermarket naa kore entoki naasita ketiu enaa kegira agelisho agel iila orpirai ore ena gelata eilata orpira naa kidimai naa kegira ele tung'ani agelu ajo kaa ilata aya enaata iropiyiani kumok ashu enaata inkuti neitoki sii aidimai neeku egira agelu eilata oshiake natamoo egira ait aasishore tenkaji enye neeku meiu neya eilata neitu emoku neku ore enkipirta ena naasita naa pemepong ashu pemelau peme pemenap eilata oropiani kumok nejo abaya ewueji nelakishoreki tenkaraki olduka sapuk ele nelo ainepu meeta iropiani nabaiki ina ilata neeku ina enkipirta entoki naasita ele tung'ani.

Ore ena daa, naa nkwashen, naikumoki, yioloti oleng enaa enkum. You nkwashen, naguet, aitayu olchoni leshumata, naisuj tenkare sidai, naitokitokie, napik enkiti shumbi. Wenkiti are, ore peyie eoku, naitayu tenkima, napik ai moti tenebo enkitunkuu, weilata. Nayier ore pee ibelekeny kitunkuu orangi, napik inaduo kwashen, naidong' aitushul, ometananita ,napik inoshi benek yiolot enaa dania ,naitushul nadotu tenkima, naisho iltung'anak minosa. Ore enadaa, idimayu ninosieki enkiring'o, ashu inosieki emonyua, ashu inya ake etiu nejia.

Ore ena nagira aasa tene, naa eramatata inakiteng',amu ijo keeta iwuejiting nailepulepu olchoni lenye, naa kidimayu neeta oltikana, neeku kegirai aremoki olchani, pee elo aishiunye ina nyamali natii ilo sesen lenye.

Ore ena, naa enkukuu naji orng'encheri, loyau oloiterio tenetii atua aji. Na kidimayu neerari, keetae irkeek lopashipasha lorarieki, naa tenelo si oltung'ani aitirrish oleng' enkitukoto enkaji, ejutoto enkaji, enkisujata onkilani, nemelelek eponu elotu orng'encheri atua aji.